Yiolo eninko pinya ena daa naa keetae inkoitoi are. Todua enkoitoi edukuya naa teniyiaraki oltungani kewon , nidum inkwashen nigwet , nintuku aitobiraki , nintadoiki atua eilat meteyierata te ilata, nintoki sininye ake ayieng elukungu , nintadoiki sininye eilata , meteyiarayu te ilata ake. Arashu toduaa enkae oitoi naa teninyiangu naiipaki ateyier toonkotelini ae to ina daa

Yiolo eninko pintobir inchapatini naa idumu esukari , nipik orkiti karae , nidumu shimbi nipik, nidumu ormosori nidanyaki , nidumu sininye enkurma enkano nipik, etii iltunganak lopik mpaka baking powder , kake mmee duo lasima oleng. Nirowuajie enkiti are kake mmee aitoktok nibukoki , ninkata ampaka nejingaro enkurma pookin tenebo wesukari , oshumbi , olelo mosor litipika . Toduoa pidip atijingaroto , nidumu nimperper , ninteru naa ayier torokiyo ore peeku naa indim naake inakata ainosa inchapatini.

Ore peyie eibelekenye ena bae oleng tenkop natii naa entoki edukuya itodua iyeirare olkeek nemekure taa opa enyor iltung'anak eyierare olkeek tengaraki ore eyierare olkeek ore entoki edukuya mekure opa eeta enetumieki lelo keek todua entoki eare meekure tenkaraki emburuo mentor iltung'anak kumok empuruo, ore ninye enkata enchan naa kintanyamal ilkeek oshali otasheikia neeku eshomoita opa iltung'anak aiteru aitumia ntokiting naijo ilgaasi, intokiting naijo ilgas lebiogas ashu olgas ake lekawaida arashu pik iljikoi teyierare

Eeh kaidim pii atolimu ajo kanyoo nagiraasa tene amu iyiolo kuna naa nkuashin naidimayu neinyang'ua olopeny ashu etuturuo tolchamba lenye nelotu neguet neituku aitobiraki neitadoiki emoti nepik enkare, neisho kuna kuashin eitokitok ampaka neitoru taata nkuashin aapurda oopeny. Nedumu olkurret neiteru aikum aitayu enkum ashu aimaash nena kuashin naa peetumoki ninye ainosa. Neaku ore enagiraasa tenewueji naa entomononi nagira aimaash inkuashin.

Iyiolo Kuna kwashen naa keji ninche bhajia itodua eninko tenintobir naa idumi nkwashen, niiguet, ore pee iidip atagweta nintuki aitobiraki, nidumu taata entoki ni slice ashu aa ninye idim aitumia enkalem adung aun naijo inoshi e crips ore pee idip atudungo ninkoroga enkitu kurma enkano te kando, ore pee inkoroga nipik shumpi, nipik pooki toki egira taa eilata aitokitok ake sii ninye ake kando, nintadoiki Kuna kwashen angas aipurj, ore pee iidip aitadoiki ne wueji netii enkurama enkanobhajia

Ore nkitalaanat kumok naasi eiputi kuna pala e kra naa ore ene dukuya naa eas iltunganak osabu ,ebaiki niidie osabu lontokitin nanare nikidunguni niidie, ore ele sabu tenenare nikidungi inkiek mia moja , nipik nai metaa ekinare nikidungi nkiek mia moja kumi naa ilo sabu oshi idol ajo ore tidie tiabori nelotu ajo keeta impisai nanare nintoki alaaki sirkali. Ore enkae toki, enkae makosa naas iltunganak toonena tokitin oshi ekra naa todua masomo entoki edukuya naa aidie enkata nanare niiput kuna ardasini erkra netoni mpaka lasima peeta entoki nalaki , natijinga peetumoki naa aifaila. Ore enikoni tenisaidia na keetae eform naji ammendment form ningil oltungani aas kata eare , niyieu naa nirekibisha am makosa apa nitaasa tedukuya.

Todua ele naa osinkirri endaa nanyaai toonkuapi oljaluo toonkuapi naatii nkariak sapukin enaa lake Victoria maybe Indian Ocean nkuapi naatii enkare naa tine kindim aanoto osinkirri todua entoki edukuya naa pee idumu akee enet ino nilo oreyiet alo naa alo aitega lelo sinkirr, ore pee indip anoto nilotu adung'udung nintayu ntokitin enyenak e atua ninturraa tooloshi tung'anak lemenya amu kiturrari niingil aituku ele sinkirri esidai aitoniraki nioj, mpaka nepuku ntokitin naaji gills ore pee iidip aatupuku niyierr ele sinkirri toonkoitoi are enkoitoi edukuya indim ake aitokitokie te enkare naa nintoki ayierr nipik nkitunguuni olnyanya o pooki toki arashu iindim atipika ele sinkirri atua eilata ai dip fry ore pee iindip aitayu nintoki naake adung'udung'oki ilnyanya linonok onkitunguuni ondaniani oroikoi naa niyierr, nena nkoitoi.

Toduaa ena daa naakeji spaghetti ore enkoitoi nintobirie ninye spaghetti naa intai tenkardasi enye nintodoiki enkare nairowua ninchoeyiara ampaka neeku. Iyiolo tengai moti kando nidung'udung'oki kitunguu ino nidung'udung'oki ilnyanya nidung'udung'oki hoho nidumu oladuo nipik eilata nidumu oladuo mushele lino nintadoiki ine ele mushele loji spaghetti nidumu nintadoiki inewueji ore piindip aitadoiki ninkoroga aitobiraki meimai shumbi eilata nkitunguuni ilnyanya, ore pidol ajo eimarote pookin vizuri nidung'udung' dania ninteleku shumata nipising toolkuti daikani nintayu endaa ino nisaaff iltung'anak linonok.

Ore ena daa naa keji ninye pilau, ore enkoitoi nintobirie pilau naa idumu nkirri nintokitokie ore pee iidip nkirri inonok aaoto nintoki adumu ormushele lino nintuku aitobiraki nintokitokie sininye kando ore enaduo moti natii nkiri nidung'oki kitunguu nidung'oki irnyanya nipik royco cubes nipik masala nena tokitin akeyie naitobirieki oshi lelo musheleni pookin, niingil nidumu ormushele lino akiti nibukoki atua enaduo moti natii nkirri ninkoroga akiti pole pole ompaka nejing'aro pookin nintoki adumu dania nidung'udung'oki shumata nipising ompaka neoku ore pee iidip aao endaa metaa eoto nkiri vizuri netijing'arote ormushele nintayu naa nimpakuliaki iltung'anak linonok.

Ore ninye enadaa naakeji matoke ilo olchamba ashu osokoni ninyang'u kulo matokeni linono ore piindip ainyang'u niyau nintuku aitobiraki, niguet aitobiraki metupuku ilo ngozi pooki leshumata ore piindip atagueta nidumu emoti nidung'udung'oki kitunguu nidung'udung'oki ilnyanya nidung'udung'oki hoho nipik eilata nintadoiki matoke linonok ninkoroga mpaka nejing'aro vizuri. Nidumu enkare nipik enkiti are duake naisho meoto kulo matoke linonok aitobiraki teniyou nipik inkiri nidumu inkiri nindipa duo aitokitokie nipik ninkoroga siininche aitobiraki. Ore peeindip aikoroga aitobiraki nidung'udung' dania eidipa aaoto nipik ning'as apising ilkuti daikani meimaroyu daniaa oendaa nintai nimpakulia iltung'anak.

Todua enkitobirata ele naa kelelek ila ake duo butchery ashu naa teniteyiengishote tiang , nidumu naa ilaras aa ile nkiteng , aa ile nkine , nidumu ninok enkima , nipej aitobiraki te enkima sapuku , elamita enkima amu menare nibung eyupiyupi pemitorok ake ashu pemitotir ake amu ore eyupiyupi naa kitotir iltunganak inkoshuaak teneoshie inkir, neaku naa ninye ake , ore piidip atapejo , nibukoki enkiti are natii shumbi ashu isirsiraki shumbi . Ore piindip nidungdung irnyanya linonok ashu pilipili ino naa okitunguu mitau enkiti kachumbari . Ore pidip aitayu enkiti kachumbari naa nitumoki atipikaki iltunganak ompuka duo niteyiera kando ashu orgali , nitumoki naa aishoo iltunganak.

Ore kulo naa irmaisurin ashua ilmatoke , idimayu neiragieki kulo neku eitu eyieri ashua idimayu neyieri meoto aikaranka , nidim oltungani ainosa , nisho ampaka nkera . Ore enkae idimayu niya oltungani osokoni nilo amir , nitum impisai ninyiangunyie nkulie mahitajini eatua aji.

Yiolo lopisaani te county ,e te county e Garissa, nigeroki iltung'anak kumok telde ari apa likibayie , nejing barriers pookin e sirkali, barriers pookin naim ingarrin, barriers pookin naimieki inkishu peyie etumoki naa ninche atasotutu ina ushuru neyakini sirkali. Etolikioki sininye lelo wakaazi le garissa ajoki kenare ake nelak ushuru naa enishiaa pee kitumoki ateshet county te sukuulini ashua iltung'anak loing'oru isiatin.

Ore kuna naa nkishu ekule naapik ilaramatak nitakini ninche ewueji nairrag nitakini ninche ewueji enye ninosie endaa nitaikini ninche endaa nanya aa nappier grass nedung'okini kulie ake kujit neyakini shumbi nidong'okini enkurrma nishori amu ore kuna kishu naa inekule ore nena ale nemiri too noo cooler ashu emirakini iltung'anak le latia lemeeta ninche kule ashu emiri toldukai nena ale netumi impisai ninyiang'akinyieki kuna kishu endaa ninyaing'akinyie sininche iltung'anak nelakieki school fees ashu elaakinyieki iltamuoyia sipitali, biashara ena natareto irmaasai tenkumooi amu ore kuna kishu naa kiidim aitayutu ilitai e kule kumok nemitayu nkishu ake ormaasai ekawaida.

Kore ena naa enkine naakepik oshi ilmaasai inkineji. Keetai inkineji mara mbili, eetai inkineji e kole naa ore esiai enye naa peelepi ake naakeitai sii kole kumok alang'u kuna kinejikang' ekawaida ekienyeji. Ore sii engai siai, orengai type eare oonkinejik naa kuna kinejik ake olmaasai naayieng'i naaji nemiri netumi impisai nelepi siininche kake meata duo kole anaa kuna kulie kinejik ekawaida. Ore kuna kinejik e kole naakeidimi ateen toorgoso neaku meesapuk enking'orare enye amu keidimi naa ninche aateen netoni tewuei nebo neakini endaa tinewuei netii aankujit, aashumbi, eenkurma, entoki naidim ake ainosa kuna kinejik. Keidimi sii nemiri ena kine netumi mpisai nelaakini sukuul ashu netumi mpisai neinyang'uni endaa. Netumi mpisai naasieki ake kulie maendeleoni tiatuang' otolmarei telulung'ata.

Kadamu imbaa kumok tenadol kuna, ena kine naena tene wueji , amu ore entoki nadamu naa ore ena kine naa lasima peyie enya endaa , ore ena kine lasima peeta eniirag , ore ena kine lasima pee ingurakini irkiek laji loyieu intare , ashu inkinejik peetumoki atotoni te area natii , keetae irkiek anaa iloloduo, neetae irkieek lorkipieu, neetae irkiek le minyoo. Niaku tenidol naa idol too nkoitoi are, idol eyau impisai, nidol sininye garama teninche , kake ore te siai ompisai indim atimira nitum impisai , indim atimira kuna kinejik , niya siiyie nena pisai development anaa ashetishore ashu abolie imbiasharani.

Ore kuna naa imawua ompukunot kumok , noo mwain kumok . Ore imauwa engeno arashu imbaa naji niyieu oltungani nias too kuna maua naa ore entoki edukuya naa lasima piata impisai ninyiangunyie kuna containers napiki kuna maua , lasima sininye piata enterit , lasima sininye piata fertilizer, lasima piata impekuni tofauti ekuna maua . Ore naa aisulaki naa lasima piata ewueji nimirie kuna maua inonok amu miun sininche kuna, maua niton aton arip , lasima duake pimir pitum impisai, pimir piasie ae nabo ashu pimir pintayu olduka sapuk loo maua.

Ene tipat empikata onkukui ashuaa ilukunguni , ore tena pisha neetae elukungu sapuk naa kajo keninye ngotonye nkera neetae nkashuin kumok natii atua orkarae, etii nkulie natii boo nagira anya endaa . Ore lukunguni naa biashara nias haraka haraka kesioki ilukunguni apuku, itayu irmosor nemir, ashu edanyu nkashuin nireshu nimir aa ilukunguni sapukin . Ore esidano oo lukunguni , ore elukungu naa ekintasioki mpisai e haraka neme nai lasima pintoki amir enker ashu imir enkiteng. Kitudungoo sii elukungu inkera amu kidimi neyiengi ,nenyae. indim nai nidumu kuna lukunguni inonok nimir aa nkashuin aa kutitik anaa broiler anaa improved kienyeji , nimir kuna kashuin aa kutitik , nelo likae tungani alo ailea. Ashu ilea iyie olopeny nimir impisai sidain tenebulu.

Ore kulo naa iltunganak otii olchamba , ore ena daa nagira aitayu naa entoki naji ntooma . Ore ntooma sanasana naa ntokitin naun irkokoyo, keun ninche too nkiasin are , euni pee eitumia tiang, eun sii irkokoyo ena toki peya olduka apuo amir netum impisai . Ore ntooma naa etii ninye category nabo onkwashen anaa inkwashen orkokoyo, cassava , aa ine wueji etii ,ina category ninye etii entooma